Yon imochei sibai ingokaik ko chang tuguuk chekekeerei, choton koboto kotitinyei nafas neyomeki ako ngokaik choto imoche ibai ako ngot kimuchikei ialchi amitwokik choto cheyamekei asikopit kokon faida neo.

Kiboishen saratik eng kapingoken askopit kotoret ingokaik yon machei kolok, so kolokchin nguno kolokchin yoto konyo ingokiet ake kolokchin yoto asimoyesio maainik.

Eng kapingoken koyache kisuup tililindo neo mising ako nitokni komukaksei yon kakikeer kele kakipuch kapingoken kila saa akiuni tuguk chepoishen kou che amishen ak cheyeen beek.

Ingokenik koame mayainik amun ngap matinyei noto nutrients chemakatin choton koboto calcium ako kora sait ake ko mara komatinyei choto chekikuren proteins ako sait ake kora konam komakchinkei konai ako lanen chotok ko curiosity kityo.

Asikosich ngokaik korut kapsa ako kolok mayainik kwak ko chang tuguuk chenyolu igeer chito, yochei ikeer ile ngokenik kokasich noton ko asista noto neyamaat, aki igeer kole temperatures eng ole ipuren koyache komi komnyee ako tilil kora ole ipurenen. Ak kora amitwokik chemakchinkei konyolu ko choton che nutritious.

Ingokaik konyolu kotinyei kot noto ne karan nekakitech komnye ake tuch konyeshek sikopit komachut pongpongisiek choton ko tiongik cheame ak kobar ingokaik, kora kotoreti noton eng koristo, mamachei kotinye ole bunu koristo ak kora komache maat eng ole rutunen ole kaitit.

Kaitoshek chechang eng kapingoken keripei ako yon ikeere ile kasikchikei amitwokik choto che nyolunotin ako kora konyolu kerip tililindo eng oret noto ne kiuchin tuguuk choto che een beek ak kora nyolun kikochin kora amitwokik eng tuguuk che tililen ak kiunei eng kila ak kila.

Chang tuguuk chebo kamanut mising ak choton koboto, nyolun itekchi kot noto ne amakei ak ingokaik chotok, chotok ko neu netinyei nafas neo mising asikomuch machilkei ngokaik chotok ako kora imuche konyolu ichengchi containers choton che een beek ak cheamishen akikeer ile kekochin kila tuguuk chemakchinkei kou amitwokik chetinyei calcium ak protein.

Boisio niton komachame mising amun nitoni kisemberchini ndisinik, konoton komachamei mising amun uui kasinito mau yon imine bandek anan ko yon imine ngendek. Nitok koboishen machei nguvut neo mising ako yachei inai ole ichoptei asimalul ndisiot.

Ndakeer boisionitoni kiripei tuga, abwati ale tuga chuto ko chon kiripei eng olemayoo ropta. Toku ak ole ipurton tuga amun ndikeer ine ko tuga chema pionktos mising ako tuga choto komatinyei itoondo nekaran.

Amun atinye ngokaik choton che loku nekiit artam, ko tam ayumi konyil nekiit somok eng betut amun nafasit noton nelokchin konyie maainik ako yon aaldai, aldai nekiit kokabata betusiek aengu ako aldai amun choto koba kienyeji konekiit siling taman ak sisit agenge.

Ngokaik che bendote konamei miando kosiir choton chekakigeer, noton ko amune eng ngokaik che bendote kochute tumin ole makaran ole mi tiongik aina aina lakini yon kakiker ingokaik ko imuchei kepit kapingoken notok sikeker kele mamitei isirek che namei.

Batainik komakchinkei kot noto nesichei fresh air vizuri noton ko kekuren ventilation asikomuch kopuur lakini mising achamei arip ngokaik kosiir batainik amun ngokaik ko raisi kerip kosiir batainik amun batainik komakchinkei amitwokik choto chebo beiit nemi barak.

Baetab ngokaik kotinyei eneo mising, ko eng sana sana ko eng mayainik chelooku amun imuchei ialde chito sisich faida koyop mayainik chotok. Kora ngokaichu kepoishen kou amitwokik, imuchei iam anan ialdechi biik ko eng ngokaik chutok.

Aa achome abai ingokaik choton chebo kienyejien kaa amu kosir choton chebo chenootin ko grade amun choton chebo kienyeji kogonun maanik choton che indialde isiche faida newon misink ako koraa chuton chubo kienyeji ko tinye market misink amun ole bik chechang amun en anyinyindanywan.

Ng'okaik ii komuche konam mionwokik cheuu pnemonia, akoniton koibuu koititiet, pnemonia komuche kinyaa keboishen choton ko tang'aratwet, kituchin kityok ak kindechi beek, mii kora miondo neboo amalda, imuche kinyaa kikoree ak kebiite ak tuum, choton sikostechi isirek.

Kiit netesetai eng yu ko chito ne butisienchi chotok ko isakek asikokeer kole kaistechi chemasei ak korotwek cheimuchei kongem rutunet ngwai.

Boisioni konoto ko ripetab artok ako eng kokwenyun sanasana komata kerotin artok eng betut tugul, eng mchana kobekeratyin kiwanja ak kikochi amitwokik anan kongeny suswek.

Asiwalu kakatiet noto nebunu chito nekikoet koyache itelel ak kikaat ako kaatin inendet ak kikochi eut akomanyolu kora isirte amewalu.

Boisionito bo ngokaik ak ripetab batainik kobo kamanut mising eng kokwet amun konu faida mising yon kakirip eng kokwet kou loku mayainik choto cheimuche kealda anan keam eng betut age tugul ako kora kotoreti ngokaik kokon rapinik mising yon kakialda icheket kobunchi pendo anan keeny.

Eng boisioniton kitile butekab artet, nekitile butetab kechirek komakchinkei ngomnatet neo, makchinkei chito ne kikonai kasinito ako kora kotinye kiit noto ne kitilen nemuch kotil komnye asikomang komnyee kechiriet.

Nitoni ko ripset noto nebo sekemik choton chekonu kumiat , ko nguni chichi kopakokesei choton ko kumiat asikopit kealda anan keam. Kichuchukani kityo eng korotwek choto chekikure wax akemel anan kinde makatiat anan akot chaik kou sukaruk.

Inoni nitioni ko ripsetab noton ko ngamiet ako boisionito konamekei ak komaswek neo kemeut amun icheket komuch kopuur eng olemi kemeut amun maboishen beek chechang. Kora kokonu chego choto che imuche kopoishen biik kila eng kila.

Kiit ne tesetai eng yu konoton ko kayaketab tuga che imuchei che rototin, imuchei koket chito tuga akopo korat eng olindo anan kobakach kobendat ako ngenyat suswek eng roret, nitok kokararan mising amun sichei amitwokik choto makatin tuga eng suswek.

Nitok ko maaetab ngendek yon kakebut ako nitok kobo kamanut mising asikopit kotoret koyamia ngendek komakialda anan komakikonor eng chokesiek.

Boisionito koyache ingen chito iket melinito koyon iyae yoche inai chito iket melinito ako kora yochei inai itinye kit noton ko reflector asinda yooksei kiiy komuch kokeerin chi.

Kiit ne tesetai eng yu, konoton ko beeletab pendo noton kikure 'choma'. Niton kindoo wayat netinyei konyik barak ak kebel eng barakutab makaa asikopit keam.

Inonito ngebut kerotei kounito asikopit kialda eng choton che kikuren bunches amun makimuch kealda ko aenge aenge.

Minetab avacado kobo kamanut mising amun konu faida neo kou olekikertoi eng pichait ako ole kipangandoi avacado ko asikopur komuch kotinye kosich nafas noto ne ipuse komnye.

Okeree anee olee pilipili hoho koboo komonut mising akoo kiit nekaran neaa en amitwokik, ng'etesyi amitwokik kochobe ko anyinyekitun mising akoo minsenywan ko rahisi mising amu momokying'e tukuk chechang ii taakityo kakosich beek chechang akebiit en tiong'ik kesiche rurutik cheyechen ak chechang mising.

Boishoniton ko noton ko chobeetab amitwokik chechang mising, akoo amuche aneet chito mising alenchi yon ichobe amitwokik aketukul kot ko cheome biik en kaa anan ko chebo toek koyoche iriib tililindo akikeer ilee kendee tukuk keboishen soburoik choton chetililen mising.

Inonitoni ko mokopchiat ne kararan mising ako nitoni kewae kityo kouniton aki kiisto tenderek ak aputanik choton chemitei arit ak kewai komengekitu ake chemushan anan kekarangan ak kitunguiyot ako ko anyiny nitok mising.

Inonitokni konoto nekikure cassava, eng biikab ingeresa eng ole naat mising ako nonitok kewae kityo barak akechemushan ako much kotesh biik alak tuguuk cheu pilipilik kou olekakiteshindo eng pichait akityon kora.

Inonitoni ko eng lukaitab kingeresa kekuren cauliflower ako niton kekonori eng imuchei kende frijit eng kasarta noto nebo wikisiek angwan ako kora yesiir wikisiek choto angwanu koyache kotokopuur yon kakirat ak karatasit.

Icho chutok ko chapati, ako niton kechope eng oret noto ne nyumnyum mising, kichenge kityo unga akemisen ak beek akekandan akinde kora sukaruk anan ko chumbik ak tor kebele maa ak mwaita.

Inoni nitokni ko bandiat noto nekibelei ako anyiny mising. Inoni nitoni kebut kindoi kityo bandiat aketepsi eng tabanutab ngetetyot anan kinde barak eng waayat eng barakutab makaa.

Kiit ne tesetai eng yu ko noto ko oret nekikochop chicto neimuche kopurkee amitwokik chekayan kochop eng gaa. Niton ko oret ne kararan mising ako ripei kasarta ako purkei amitwokik komnye.

Inoni nitok ko kimnyet noto ne kikwanyei ako nitok ole kichoptoi ko nyumnyum mising ako nea biik chechang kokwany kimnyet. Ne nito kityo ichemushani kityo beek pakochemukan kapsa akinam iteshi pushek kotuten ako tuten tor korur akoi komang mortet.

Mataminei biik chechang nitok kikure egg plant eng olinyon amun matanaat mising ako nitok kokararan mising amun kiteshin amitwokik ako chopei amitwokik ko anyinyekitu ako imuch kealda kora eng beit noton ne kararan aki kelchikei faida chito.

Achicha mamuchei ayai boisioni amun boisionito komachei kapsa ole chang samakinik ako makchinkei kora ibel ak kirip eng kasarta neo. Beitab tuguchuto komachei komi barak mising ako maale biik eng kila.

Boisietab niton ko tangawizi anan konaat mising ko ginger ko kikowalak mising amun kikomin biik chechang, kikonai biik chechang sanasana ko cho mi resop kole kiiminei koroi ako rut ako mamakchinikei keberberwek cheterterchin. Imuchei kominchikei chito ako boishen eng kot.

Boisionito bo chopetab maandazi kobo kamanut mising sanasana eng biik chono choyoe biashara, so bichuto kobele ako koalda eng tandab barabara asikopit nyokwolchi biik.

Boisionitok ni bo aldaetab kumiik kobo kamanut mising eng kokwet amun kumiat kotoreti eng tuguuk chechang nia choto koboto kotoret sana sana eng biik che tinye miandoab sukaruk, kotareti amun tinyei sukaruk choto che natural ako chemakiteshi.

Ageere ane ale kararan mising ee ngokianito ako toku kole kikakibai mising, toku akot kole tinyei mwaita ako ngokianito kobo kienyeji ako alaksei mising sanasana ngio ko anyiny mising.

Tukuk tugul che mi eng pichaini ko bo kamanut tugul, chuton ii, koboto ngendek ii ak paipai ak in rabuonik anan ko cassava kobo kamanut kabisa ak ko koron eng bortab chito.

Chang mising bobek en olinyonet, ako bobek ii, sanasana ke kobo amitwogik eng kila ak kila, kiyoe kityo ak keam, keamde amitwogik sanasana ko supper anan ko lanji.

Tukuchuton ii, ko choton che kikuren grapes en lugaitab kingereza, ako yoe tukuk che chang en kila betut tukuchu, toreti mising kokochi borta choton tukuk che mokotin ko vitamins ii ak minerals asi komuch ii kobir borta mionwogik che terter che imuch kongem inendet.

chuton ii ko choton che kikure Omena, ak ko eng korenyon ii, ko matachang mising amun motomiten ainosiek anan ko lekisiek choton che kisichen, chutok kityo kobo nan kyome ako en alak che mengechen icheket ii, ko amitwogikab ingokaik.

Mokobchat ii ko kokomin piik che chang mising nguni kosir keny, ot piik che kimokomine ko kokomin inguni amun kokoker faida nenywan ii, ako toreti kora en amitwogikab kila kou en ingwek ii, ak ketesyin kora amitwogik alak ak ko toreti kora en keretab piik.

Chang tukuk chamuch ang'alal am mokoriondenyun asii kochulak boishet nomoche ayaai, amuche oleii Mii tukuk chenyolu ketes anan kokonon rabinik asiamuch atesen.

Boisioni koyoche inai chito ole ole kicherundo samakinik en beek ii ako kora olekitililito ako kora ile kichopto asimuch ioldechi biik cheome.

Omuchi ayai boisioniton amun ii roisi missing' kemin robuonik chuton ii ago kora yekaimin koimuch inyo ibel ak iyai koik biashara sioldechi biik en market.

Eeh sait age komonyolu imwaitegei kole koituye ak chito noyoe boisiet tuan ne lel amun ii imuch komasulda kasinoton ii koyoche inomchi kayanet ile isuldo.

Yon ibekoti chorwa en siro ko ng'alek komong'u icheket amun chorwa nekirobur tuan. So omuche itepchine ilekokuburto ile kou inendet ak in iteben kororindap bortanyin ii anan ilekomi ak kotko komi komie.

Koroiton ii ko noton kekuren miwat, kobo komonut missing' en bikab kokwet amun ii niton ii ko konu tuguk chekoron chebo komonut en borto ago kora kotoreti kokimit kelek ako koko sukaruk choton ii chemobo chemogonu taabu en borto.

Koroiton ii kekonori en ile mowon maat missing' imuch kinde chogo amun chogo ngunon ii ko siche ilebusen amun tinye kong'ik ilebune koristo.

Koroi koniton ko avocado ak sukuma ak kimiet. Toreti kora kokochi chito kimnotet nebo kila ak kila asikomuch chito koyai boisiet ii ako kora kokochin chito vitamins choton chemokyingei borto.

Chang' missing otindenik chekirakas agobo samakiat ii lakini kisinongen ole ko ki nebo kokaran missing' amun pendanyuan ko lel ako mobirir amun pendo nebirir ii komatakaran missing'. Pendanyuan kokonu kimnotet ak kokochi borto tuguk chemo.

Pendo ko kit nebo komonut ago kit neanyiny missing' en ngiam en kila ak kila. Toreti niton bikab kokwet ii kokochi icheket kimnotet yon kayam ako kora kokochin borto choton chekile proteins chemokyingei bortab chito.

Niton ni kobolunetab piasinik choton chebo Shangii ago niton ngunon ii komokyingei kerib missing' asikopit ko echekitun koikeit chuton ago en polunet ii koyoche kerib kora asimakipchei anan keyeb piasiat.

Eeh oneti chito ole boisioni komokyingei rabinik chechang' missing' sana sana kositekyi koiton niwon ni nikikuren green house asikomuch koribok tuguchuton.

Bo komonut keyai boisioni asikomuch ko keker kole momiten sikeker kole motuche suswek minutioniton.

Mie missing' keteb tebutik chechang' amenam boisiet noton nemoche inam amun ii matot inam boisiet kounoton buch sana sana koyoche inai boisiet noton nekonu faida neon.

Eeh okere ane ole tuchuton ii kochu kochukitaa chukipo keny ii agoo kinyoru kabisa en olewo kemeut amun togu ot itondanyuan kole tugab kemeut ako kikonai oleburto.

Ichechuton ii ko nganuk ago kotomo ko korurio ko koyoche koyomio asikekes, choton ko sana sana keboisien moshinit .Ago yan kakema ak koyomio kimuch keng'a ak kechoben chapati anan kora kechoben tuguk cheu mandazi.

Amoche oker ole chuton ii koo minetab boma rhodes choton chebo tuga. Ago yoche kora kema ak keker kole kosoiyo asikeoldo.

Inoni niton ni kominsetab cabbage ago togomengech missing' ii, tomo koiyo so kokaran missing' amun okere ole kikisemberchi ogo siche beek chekoron.

Iche inoni boisioni konoton koripsetab nguruenik ago choton chekikiker en elenyolu koburen. Kararan missing' amun ii mobirchingei , kerotin agetugul en oldanyuan ago mobirchingei omitwogik ii siche agetugul cheomotin ago tililen missing'.

Boisioniton bo minsetab kabich ko kikowalak en oret nekikotesak amun kikocham biik missing' amun ii tinye beit nekaran ii ago imuch kora kwoldechi sukulisiekab logok chesomonen logok.

Boisioniton bo minetab bandek ii, ko kikotesak mising eng korenyon amun ii, mine piik che chang mising bandek eng koroninyonet amun kikoker kole tinye faida ne oo.

Boisioniton ii, ko nebo minetab noton kekuren eggplant yon tomo korur, ako kararan mising boisioni nanan momine piik che chang ii, ako tomo konai piik che chang kole tinye faida ne oo.

Matapitunat koroi mising en korenyon, ako nito ni kobo kityo keam lakini en korenyon komache kwole piik che chang amun mongen piik icheket ii ole kimindoi.

Matapitunat koroi en korenyon ii, ako en noton ii komatakingen kele kilyoin koroitok, imuch kityo chito koyal en market ii anan ko supermarket ii ako amchigei inendet.

Indisionde niton ni ko much ke konor komiten ketit ko u ole mi, akebute ko aenge aenge anan ke but akende kiy neu tuldul akeger ako kora yan tomo koruryo kekere eng backetit aketuch asikorurio.

Kasit niton nii koo chopet ab kekit ako bik chechangi ko kokochop keki koraa kotesak amun kikonai kole kit neimuch kochop en gaa anan koimuch koboishen koraa sitimet.

Indoker tukuchutok bo chapati, ko chabati okere ole nyonee kit nekonon oshoror kabisa en metit, amun chabati chutok ko onyinyen missing ako kororon en bortab chii.

Ngokyet ii kemuch kebel en ma, kiuchi ngetetyot anan kecheng kiy neu wayet ii ak kitepsi barak asi kobelak inende, ako kora aketil kora nyanyik ii, ak pilipilik ii, ak dhania asikeamda.

Koroitok koo kekuren coconut ako kararan missing en bortab chii kimuche koraa kesich cheko en icheket tii ako koraa kararan kabisa en bortab chii beek kwak ako motorutu en korenyon nii lakini rutu en olechang beek.

Korotwe chuto ni ko biasinik choton che kikiwai akebel eng mwanik ako tukuchuto ni ko manyolu keam eng kila ak kila amun imuch ko koi chito koetu borta akoner mising ako chang mwanik eng icheket.

Tukuk chutok nii ko ngendek chekokiyomo ak pandek ako karan missing amun ikoin borto tukuk choton ko proteins ak kokochi koraa kimnotet asikomuch koyai kasit en kila.

Nonii koboru kole mii kesit nekiib temik akobo imbaret en kapkiruok nebo kilima milimani ako tomo kenai kole nee netesetai missing kii lakini tesetai kesit.

Ni konoton ko ne naat mising ko maperyat ako yoche kekany korur. Ako ole inoitoi kole karur ko biriritu orit, aku tok ine oole karur ako much keamda sokek anan kowai chito akoam.

Agere ale chutoon ii ko kangumu chaang kagichaap ago chitoo nekichaap ii ko biasharaindet so imuche ngunon koyaldaa agosich faida koyaab tuguchutaa kiguren kangumu

NIii kobo komonut missing en bortab chii ako tom konai bik kole kararan koroito kikuren kiwi en borta ikochi borto kimnotet ake ak kotoret borto koraa kobir tukuk choton cheimuch koib mionwokik.

Yoon metinye biik cheimuch kondeun rabinik en benki koimuche kityo ibesom en benki inendet asiliponchi benki.

Koroitoni ko maembe ako chang tuk che kikekas akobo tukuchuto ,ngandan anyiyen mising ii, ko chang imuche kotesyi chito kiloisiek eng borta.

Chuton nii ko pendo ako chekakiyoo ako en sana sana komoyolu kekonor koit korun anan ko imuche kot kotinyee chito frichit tii koimuch konde frichit tii asikomuch koam koraa en korun, lakini en chito nemotinyee frichit tii koyoche konde ole kaitit asimayachekitun.

Inoniton nii ko samakiat nekakikarangan noton nii kitilotili ketunguu kii ak ikere ile koruryoo ak inde nyanyik kii ak muaita ak chumbik ayaa ichemuisha tor koruryo nyanyik kii ak inde samakinik choton ak tor inde dahania badaye.

Nito ni ko en biikab kokwet kobo komonut missing ako nito ni kekuren Watermelon, toreti mising en biik chemiten mbar cheimuch koyam asikoo sanasana koyon lole asista kotoreti kokochi kipnotet borto akoi kora vitamins borto.

Tukuk chemile bik cheokere en ireyuu koo lokoek chutok nii kotinyee beit nekali missing ako kiateben gee ole iih amunee sikobo kali missing ako motinyee okot tenderek en orit.

Nitoni ko choton che kikuren pancake s anan ko chapati cho kichule che elenoyotin, ko chuton ii ko koron mising amun akere kakitesyi tukuk cheu hoho ak kora kinde ketunguiyot kwanyiny mising.

KOroiton kii ko choton chekikuren dhania ako simuch ikonor komii koyoche itorchi kii neu beek kii anan nii yon kende frichit tii koyoche iker ile keker en kit asimobet oribut amonunio.

Koroitoni ke kuren kirindila aku kararan mising eng ole karut. Ngiame, ko anyinyen mising nganan mindilil kuanyinyen mising ako eng komoswek alak eng biik che mine kochang'a ko much koalda koba emotunwek alak akosich faida ne oo.

Inoniton nii konayat en lukai ab kingeresa ko kiwi niton nii ketile kityok koyob oengu koik nusu nusu ak keam pendonyin nebo orit ne anyin kot missing ako tinyee kit nekaran en borto.

Inoniton nii koo yon kokebut komuch kosib koyait missing ako nyolu kekonor icheket en frichit tii akeker kole kerotin komii asimayee beek chachang.

Koroi kechoben kityok soburyet ak ngetetyot yon keinde popcones ichoton che tom kiyoo iteshi muaita ak inde chumbik ak iker ko chobokse icheket en ngetetyot ndonoton.

Chutoni ko nayat ko spaghetti ako eng korenyon, ii yache ichemusyan kityok beek eng ma, tako chemukan akitorchi icheket koruryo, for nekit ,dakikosyek sisit kityok akinde icheket nyanyek akitor ibiten dhania.

Chuton ni kenaiyat missing' en lukaitab kiingereza kekuren straw berry ago kororon missing' en bortab chi. Ngandan motokinyoru kiole missing' ii, kokaran kabisa en bortab chi, ikochin chito korib borto kabisa amun ikochin choton che vitamins chetoreti kobir mionwogik chemuch konam chito.

Chang kora tukuk chemuche iboishen nekoto inoni, chang ainoshek chebo lokoe chuton lakini inoni bo barak kwanyiny nea mising akoo tinyee beek chechang cheimuch kechoben juice en kilak ak kilak.

Niton ni ko minetab choton ko water melon ako okere ane ole maimuch imin chito kitio koroi amun koroiton ii ko morutu en komosuek tugul tiengei ile ile burto ileruren so monyolu imin chito kotom iyai icheng' kabisa kiy neu kiiton.

Bitunat mising, chang tyemik che mine mokobechuton eng korenyon. Ako chame biik mising mokobek amun tinye kamanutik che chang. Imuche kiochaben chito chapati anan ko chap ko amitwokik aku toreti kora koyat konyekab chito mising.

Ndager boisioni, agere kabisa ale timindoni ko chito ne kikoyai, kikosomanchi kabisa kasiniton amun indigere ot ole amisien ngokenik ko karan mising ako toreti kora kumabischige amitwigik chuton. Ame ngokaik agoi kobioso ako yelok kora ko mayestos mayainik amun kikechobchi ole lokchin.

Oranito nipo temisiet konoto nekipo keny missing akomile biik amun uinia sinyoru biik chetokoboisien oranito kotemisien ingunito lakini ko oret nekaran.

Kit nesesetai en ireyu ko chito noton nee birto neitililite bandek che koboisien kiy nekikuren sinia. Noton ii kobirto kosto tuguk cheu chemokoron cheu machakwek anan ko choton koo tuguchon belbel.

Chang tukuk che chang chebo kamanut eng yuroyu. Choton koboto artok che koron mising che mengech ak che echen, che lelach ak che tuen, ako kora ole miten, ko miten teta ako miten suswek che kororon mising che nomegee ak icheket.

Koroitoni ko noton ko nayat ko mokimo, ako chame, chame kabisa kokoe kochab chuton ako eng korenyon ko matachabe biik lakini angochab biik, ko anyinyen mising aku nitoni koyache kekonor eng frijit amatkosir betusiek oeng.

Boishoniton konoton non kikuren nekibite suswek asikomeyo, niton kebite asikobit kotemak komee suswot aketem asikeminso.

Boishoniton koo noton nekitie minutik akoo niton ii koo karik chekimokying'e koyoche itinye chito rabinik amun ketech tukuk choton chetinyee komokying'ee rabinik chechang.

Eng iman ko yache yon imache iyat ole kikonoren robinik eng sacco ko yache iteben toretidet akobo robinik che makatin asiyat accountit noton, ako mache kora inai ile robinik che nyolu inde eng kila ak kila.

Inoniton ii konayat ko ndumaa, akoniton ii koroisi neaa amenywan, kiboluu kityok akewai barak akichemushan, biik alak oot kochome konde mwaitaa ak nyanyiik ak kitung'uik asikwonyinyekitun mising.

Eeii yoche iteeb akobo tukuk chemokotin yon imoche inyit loan, amun imuche inyit loan akomemuche kora iliban loan inoton akoo loan ichoton ko en kilak kotesoksee akoyoche inai ilee tesoksei atauu sinai kotimuche iliban.

Ireyuu koribsetab minutiet nekakimin en indoit akoo mokying'e ribset nemii oliet nemii barak asimomeyo asikorut komie.

Biik chechang' ii komokoboisien niton kit niton kiy nikikuren green house en nguni amun en rabinik chechang' chemokotin asiketech ako kora ngetech green house ingeker en pichaini komiten pipusiek cheipchin beek ru minutichuton komokyingei biik rabinik chechang' so ngunon komokomine biik chechang' en green house.

Bandek chuton iko koyoche kemaa kidogo yon kokebut en asista asi anan ii kinde chogo asikoyomio asimonunio icheget kora koyoche kerib en in en tiong'ik chono chon ome so koyoche ngunon koyomio ak kemaa en chogo.

En ireyu ko chito netieme ko kocheng' ile ko koyotyi beek ilebune simaterem en mbar amun teremotin bechoton kotieme kosto ng'ung'unyek ii en mbar asikomuch kobun beek.

ne katakiboisie koroi goimuch kityo gemin minutik chutok eng ngwong ago rutu komie en ngungunyat orit

chochu go minset nebo sukuma che kiolndoi. imuch komin chito sikwal temik agipkominjigei .nenitok koribe nabas amun maame nabas neo agogere gora kole kasich bek cheyamatin

chang atindonik che kiagas agobo goroii, nitoni gomache gogergei ak miwat ne kiame ana kigoch tuga

kit netesetai enyu go palunet noto nebo piasinik ago ole kikiminda go oret noto ne kararan missing ne gigotestai mising

Tuguk chebo komonut en yu koo komokere komiten amun chechuton ko mororochik cheome chumbek ago morekto ako monyolu kiam kabisa.

Inoker pichainiton okere ole teta nekaran missing' ako netindo murungut newo missing' togu ngunon kole konu chego chechang' ii ago ndiker itondanyuan kokararan missing'.

Boisionito kokararan mising amun ngechomchi moita koreri kamet kotoreti kora kamet asimapel cheko ako toreti kora kookimit katuiyenywa.

Sait age konan okere ole tuchuton komokyingei rabini mokyingei rabinik chechang' missing' amun en omituogik cheome asikoko chego nagini kora en sait age yon koko chego kobo komonut missing' ago iboiboite temik.

Koroi konayat ko pawpaw ako karan missing' en bortab chi koroi ako anyiny missing' ngandan chang' biik chemotoyome koroiton ii ko achere icheget konam koyam amun toreti borto ak kotoret kora makatetab chito asikokaranit.

um Tiengei ngunon rabinik chekee chekeende kong'eten Mpesa akoi benki kou ngunon en eliput ii komuch kotil sili siling' taman ak somok ako ngobwa benki akoi Mpesa kokerkei kora.

Ichechuton ii konootin missing ko samoza ako chuton ii kechobe kitytok unga kou nombo chapati lakini kobelbelekitun ii aketil koyob nekit angwanu akechob tukuk cheu ndengu anan ko bendo chekakinga akinde orit akichemshan en mwaita.

Ng'ot imoe inyoru neyoe benki koimuche icheng ibirchi simoit anan iwee akoii benki inoton asiteben kiit netesetaa ilee amunee nechuchuchi rabinik en benki.

Boisioni ko bo kamanuut en kokwet amuun ii ngeye chaik en kibangengei ko kokimite katuyeet ab gei en kokwet ak ge nai kora chemetab gei ne biik tugul en kokwet ago kora en chaan kiamagonamegei kora kokonuu katuyeet ne mpya

En kerenyun ii komonyolunot kabisaa kiit nokeree en ireyuu, yoche kesorokyi chito bendanyin kobaa bokulinyin asimamuch komuriit ikoo amun nyoluu koyam biik alak kora.

Kit ne tesetai en yu ko temiik che kayae kazit en mbar che kaimuuch kolaal maat agonaam kobeel pandeek asikwaam icheget ii kotomah kotestai ak kasisiek kwaag kobataa kora lagokwaak

Okeree anee olee boo maana mising bobechuton akoo rutuu icheket akoo momokying'e tukuk chechang cheuu rabinik chechang asikomuch korut amuun imuch korut icheket.

Ichechuton ko tenderekab mokobeek chekokebol en mokobeek ak kemaa icheket, ichechuton kobokomonut mising en bortab chii amun ikochin borto tukuk chemokying'ee borto akoo toretii kora en biik chon tinyee miondab sikaruk, kotoreti kot mising chuton.

Chu chuton ii, ko sokekab sukuma che kakebut ii ak alak chebo kienyeji. Ko sukuma koyoche keseken ii, asi kinde mwaita ak ketunguiyot ak nyanyik ak keyo ak keyam.

Koroiton konoton nekikuren hoho ko chang tukuk chemokchingei asikoruryo akoo kora komomoche beek chechang amuun imuch konunio, akot koraa chubiriren komokying'ee tukuk chechang ak beek cheyomotin.

Kit netesetai en yu ko chito nekoo tuch mogobek ak korotwek chekikoyomio. Toreti niton ni kokonorchi beek minutik asikobit komoyomio.

Boisioniton ii, ko mochome mising amun kiamine besio ko kikaruryo kabisa lakini kingoit keip kobo koyeiso eng garit ii ,amayal chi asich hasara nee oo mising.

Kit netesetai en yu komokere missing', kit nokere kitiok ko lakwet nerotee minutiet nemi yono ago mokere ole wany tokyingei nee anan ii korat ketiti ii konomchi.

Koroi kobo kotoret kowon toritik en korenyon, imuch koker taritiet anan ketien koker taritiet kole chito komokonye konyokoam korotuek chemi ng'weny.

Kasit nesese netesetai en ireyu kokobutisietab minutik chekicheru tugukchoton cheimuch kotaren beek ake keker kele korurio komie en kimnotet.

Inoni niton ni koo minset nemotomiten en koroni nyonet amun biik chechang' en olinyon ii kochome kitiok minset nebo bandek ak chaik.

Chang' tuguk chemile biik inkeker paipai kou ni , ndiker ii komoche ko kobut chito paipai netom korur ago kogonyi korur asikwamak.

Tuguk chebo komonut en ireyu nokere ko tiong'ik choton chomite orit , kororon tiong'ikchoton missing' ingikoi ngokaik ago logu icheket kabisa inguam tiong'ikchoton.

kit netesetai en yu ko chito nebute tangorotuet ago bute en oret noton nenyolunot missing' ii asiko asimo asikomuch mooroken tangorotuet asikorut chechang'.

Ndoker boisioni okere ole chito nebaibai missing' amun kosich rurutik chechang' en minutikab choton ko chekikuren apples. Ako ikwam inendet kobaibai missing' en kasit nekiyai.

Boisioni en kokwenyun ii komotomine biik en chong'indo pilipili hoho chuton. Biik komine tutikin en kabungunyuan ii chekiome anan ko chekioldo chemachang' kos kou ichechu.

Otindonik chechang' akobo koroi, koo boto ko motochome biik missing' amun ii tuguchuton komuch ko komorurio komie kou ilekomokto ago kora anan ialde komotochome biik koyal amun moonyinyen missing'.

Ndoker inoni okere biik chechome koyam keliekab ngokenik ii kochoton koo lumek ako chome icheket iin keliekab ngokaik kong'eten.

Inoniton ni imuch kiamda chapati ii, ana kiamda kimiet ii anan kimiet ii kiamda muchelek anan kora imuch ko koam chito ineken anan koamda tugukchoton chekikuren spaghetti.

Chang' tuguk chebo komonut missing' en ireyu ago choton ii koboto ketik ii ak in ng'ung'unyek chekoron en mbar choton koo chetoreti korut missing'.

Chang' otindonik chebo koroi ago kirakas ole chome ngunon tibik amatochome muren koee tuguchuton kikuren yoghurt. Ago kora en tugul alak ko yoghurt komuch kotes kiloisiekab chito ago monyolunot missing'.